Gima timre kae magi egin engineers mag Kenya Power kata technicians mag Kenya Power, Kenya Power. Koro gibiro kae mondo gilose stima koro gine giidho wi pole malo mondo ging'i ane kata ka problem moro nitie e waya. Kata ka problem moro nitie e transformer mondo gilose gi fix e mondo jo Kenya oti gi stima. Kata jopiny oti gi stima, koro gibiro kanyo kendo aneno ka gin gogudu, gin gi dust coat, gin gi wuoche. Koro ma gini magi gin engineers mag stima, koro gibiro kanyo mondo gilos stima ging'i kata gima chando stima no. Koro gilose maber gilose aneno ka giidho kanyo gi spana. Koro giloso stima no maber mondo jo Kenya odhi mbele gi tiyo gi mach, nikech ka mach onge to gik moko ok nyal ringo kaka fridge. Koro gibiro kanyo mondo gilosi, nenore ni seche moko waya nochot. Koro gibiro kaka engineers mondo gi rekebisha kanyo kata gilos kanyo maber mondo ochak tich.

Gima timore kae mokuongo aneno nyathi en gi laptop kanyo kata tablet kae nyathini mae en chenro mar puonjruok koro en gi laptop ne kanyo kendo gin e class aneno kosediyo laptop ne kanyo mondo opuonjre koro en e class mondo opuonjre gi nyithindo wetene, koro mano e gima timore kae ,koro chien kochacha be aneno ka nyithindo moko diyo tablet mar gi no kendo aneno ka gimor sana koro ma gin e class gipuonjore e yor mag achiel ariyo adek mondo gi dongre.